Eeh ore ilamirak lendaa netum aa inyamalaritin kumok toonkuapi eboo aa tenkaraki enkibelekenyata ooropiyiani ore enyamali edukuya natum naa endoyiroto e faida ,ore tenepuoi aibelekeny iropiyiani toonkuapi eboo nedoyio enaduo faida enye tenkaraki eetai iropiyiani naadungi peetumokini aibelekenya inaduo ropiyiani metaa ino osho ogirai aamirie enaduo daa neeku teneipangie ilamirak endaa naa lasima pepuoi aibelekeny inaduo ropiyiani metaa ilo osho ogirai aapuo amirie petumoki taa atimir naa ore tenkaraki ina nedoyie faida amu tenijio alo aanyu meibelekenyi neitoki inankae aya erishata neeku eketum ninche inyamalaritin naapasha tenkaraki naa inasiai ooloshon pookin

Ee ore ilaremok torkerenket le kajiado, neitumia inkoitoi napaasha, peyie etumoki ninche aayakikisha ajo, ee ore edaa naita osokoni nitosha iltunganak pookin. ore enkoitoi edukuya naa pee eun edaa sapuk. kifaa neing'oru lelo airemok ilchampai sapukin ee peetumokini atuun edaa sapuk paa ore edaa napuki nitosha, iltunganak pookin ore enkae, naa pee epik empeku enye olchani sidai neyakikisha ajo eitu neing'iala inkaitubulu enye. metaa ore edaa naikesuni neitosha iltururi pookin otii sokoni.ee neeku enare neyiolou ilaremok Nena oitoi pee etumoki ninche ataasishore netumoki ee aitumia neyakikishae aajo ore edaa naita ninche sokoni neitosha lelo tunganak pookin ooyieu Ina daa tosokoni.

Ore ilairemok neifaa nereretena ore teneilep bei embolea ashuu garama empeku tosokoni nemelo ina ainyialaki ninche enkiremore enye ore enkoitoi edukuya naadim aaterereteb naa peinyingu embolea kiti wesapuk enakata eton aa kiti bei tosokoni meifaa neingoru erishata natadoyie bei empeku tosokini ina rishara nepuo ainyiangu empeku nabik wrmbolea sapuk paa tenelotu bei ailep tosokoni nemeinyuakaki ninche ina enkiremore enye neeku eidim ataasishore katukul amu keret ina ninche ee inakata epuo ninche dukuya enaa ilaramatak nemelo garama empuku ashuu enembolea neeku eidim aaatasishore ina oitoi peetumoki aato

Ore imbaa naalimu bei orpaek tesokoni naa elimu imbaa naapashipasha ore bei edukuya naa empeku ombolea ore peyie eilep garama empeku wenembolea nedoyio aashu neilepu bei siininche oorpaek amu inakata etum ilairemok faida ore enkae baye yare naa enchan ore terishata enchana naa ketum ilairemok enchan sapuk ore ilairemok loorpaek nedoiyio bei amu etukumokito a tosokoni ore sii enkae bae naidim atolimu naa enkumoi ooltung'anak looyieu irpaek teneilp enkumoi ooltung'anak ooyieu irpaek neilep ore pee eduyie na edoyie siininye bei orpaek tenkaraki ina paye